Isilen melak iltung'ana, nemeyiolo sii ilkulikai neiko tenepikaki aate savings.

Budget oontokitin nalo ainyiang'u olduka lomirr intokitin te bei supat osaai naitumia alo ilo duka.

Ironya app empesa, Sim toolkit, nilo lipa na mpesa, negelu poshi la biashara, nipik enamba oltung'ani lirewakita iropiyiani, nirony okay.

Kegira alikoo umuhimu e teknolojia te redio o te televishon . Negiraa sii ateng'en nkeraa era nkutiti te sukuuli e cbc onee sekondari.

Eeh ketayiolo pai pii, najoo nanu te duatai pee igeer sirikali emwalimuni kumook loota ng'eno e teknolojia pee areetu loosho.

Eikore nikiaas naa kitaaria enkerra ang' metashaama ena nkisoma e teknologia, enepoo aas te univasti o taana te nkisoma e kileepe. Nikiyaaku sii eltung'ana onyoraa kibelekenya amu aibelekenya apaa nkatitin.

Eeh kore neikuna teknolojia pee eitelelek nkisoma na mee lasima piiloo ldarasa arashu eloo naalakwa piitum asomai. Idim nituum nkisoma ewoon te nkaaji enoo . Kore nee aare naa ketumoyuu nkisoma e mtandao te peeshau oashu te bei nelelek oleng.